Kii netesetai en yu ogere notit ab rabiyat nebo eliput, ogere koraa sirutik che kakisir imuche ko tugug che kosire chito komokyigee inendet ak rabishek che mokygee inendet asikwal tuguchotet

Boisioni eng kokwet kobo komonut amun imutu biik tukul eng kokwet chebo bororiet aenge kotuyo icheket eng oldo aenge akoyai kiy icheket nebwoten betunoton anan sikobwoten boisioni anan komii kiy nekeboiboenjin eng kokwonoton nekiyaak nekararan

Olekinetito chito boishoni kokinete inendet konai olekisirto olekiwolundo kiit nekakiteb ak kora amunee sikai kinyiit kiit nekimokying'e en yuu anan amunee sikaii inendet komach konyiit kiiton

Tuguk chepo komonut en yu akere kot nekitoretenge ,akokere sirutik chekakisir en koito kele chi aketugul kaboisien koi iun eut olon koiyobu koi anan olon imiten iboisien koito asimanamin murindo euneguk.

Kit nenyone metinyun inoker pichaini ogere biik oeng ak lakwet aenge ak biik alak chemii taban tabanunywan. En pichu oeng ogere chi nekanam pichait ne kakisir sirutik ak aenge en pichuton koraa kokangwerer sirutik che kakisir en pichait nekanam weri rubegee tuan, ago iboru kele imuch konetee lakwani ole kisomondo sirutik che kakisir en pichait noton nekanam chi neteleli

Kiit nenyone metinyun inoker pichaini okere sirutik chekakisir kele inoni ko nganasetab Eldoret. Okere kora biik chemii banunywan kobendii, okere kora kariit neboru kole mi boisiet netesetai eng nganasani sirutik chu kora kokakisir si en chi nenekit en nganasani konai kole mi nganaset oinon inendet otkai tukul elekait nganasani anan komii inedndet kwendii oldake

En pichaini akere en yu kit netesei akere biik somok, bichuto somok komii kamet akenge ak look aeng kamani kokanam kitabut neiboru kole imuch konete loochu anan kwororchin atindoniot ichek.

En bichaini okere en yuu okere bokosit ak okere en bokisit nekakichoran tukun cheu lokok chekoibur kotindoi boiboiyet, iboruu kole kit nemii bokisini ko atkai tuku nekeboishe komuche kobaibaitin anan inyoru boiboiyet.

Boishoni okeree en pichaini kobo komonut en kokwet amuun toreti lokok konai icheket elekisomondo ak elekisirto, ak kora toreti biik en kokwet konai kiit nebo maana en boishoni.

Kiit nenyone metinyun inoker pichaini, okere chi nekotelel eng elemi pichainik nebo chii akeng'e neimuch inendet kosome ana kobelchinke ng'echeret nebo kondochi emet.

Kit nenyonye metinyun ndoger pichaini okere lagok ak chii aenge nemii tainywan neimuch kokonetindetnywan komiten nganaset nekisomonen en taitab loochu okere look oeng cheimuch kotinye ichek kewelenwekab borto kotinye boiboiyet amun en konetindet nywan neimuch konete ichek tukuk chebo maana chekayai icheket koboiboekitun

Boisioni eng kokwetnyun keyoe en nganaset agenge nekikitaban ak imuch kiyonjin kele nganasanoton kobo boisioni ineken ako boisioniton koyoe chii inendet anan nekimuch kotinye ngomnotet akobo boisioniton

Kit nenyone metinyun ndoker pichaini okere biik chebo ripsetab kalyet ak eng kwenunywan okere biik chei cheimuch koibe icheket kit nekakirat eng kitambaen neboru kole kii konyor bichu bo ripsetab kalyet kokamonyolu komii elekokinyorchi anan komii makosa nekabit sikaikenyor kiiton

En pichait ni, agere kokanai rubeiwotab kandoidetab emet. Agere kora biik chebo ribsetab kalyet che miten tabanut nywan. Ak chii ne koikochin, kiy ne kakisir tugun, ng'alek, rubeiwotab kandoidetab emet che iboru kole mi boisiet nebo maana, ne kaimuch koyai inendet, anan kokamach icheket, sikoyai.

En koroi achome kitabushek chochome en yuu amun enee siochomee kitabushechu ko amun tindo atindenik chekikisir en oriinywan akoo atindenichuton komuche konetin tukuk cheechen Sinai tukuk chekitesta anan chekiteseta kokimengen.

Ng'omnotet nekimokying'e en boishoni ko inai chechang akobo mionwokik alak tukul cheng'eme bortab chito ak inai kerichek chekimuche kinyaen mionitok ak kora karik chekimokying'e en boishoni ko karik chekibimonen mioniton ak koi ikuye ilee mioniton ko nee ak ko amune sikai konam chichii.

Kiit nenyone metinyun en pichaini okere piik somok. Ako en pichuton somok komi biik oeng'u cheteleldos, ak en taban kora yutok komi chii nekoru en kitogut. Neimuch inendet koporu kole komioni anan komokyinkee toretet koyop pichuton teledos en yuu.

Boisioni en kokwenyun keyoe olan kaitukul kosich lakwet ana chii aketukul nebo kokwet nechepyosa nenyokotoche chepyosok iko lakwet ak kikoi nendet tukuk cheimuch kotoretengee ak lakwanoton

Kiit neteseta en pichaini okeree biik chemii kot akeng'e neoo, akoo en koiton okere tokenishek chechang akoo en chuton okere oeng kitiok cheboishe ak komii chii akeng'e nemii kwenutab bichu kotebot neimuch konete ichek elekiboishoitoi kiiton.

Boishoni en kasarta ko kiwalak en korenyun komuch konyor biik tukuk chemokying'ee en sainoton kokakimuch keibchi kobwa korikwak komacheng'at icheketicheket en banda anan kocheng'at en olii loo eleimuch konyorchi tuchuton sikoboishen.

Boishetab koroi kokowalak en kasarta komou olikinye elee kinyolu ing'et en ing'anaset akeng'e akoi ing'anaset akee asibeikoite ripot neketinye en biik chebo oloton ko mouu boishetab koroi neimuche ing'alal ak chito nemi ing'anasani ak ing'anaset akee en sainoton komewe akoi ing'anasa noton simwochi ripot neketinye en sainoton.

Kiit netesetaa en pichaini okeree en yuu ko akeree biik chechang chekayumak en kot akeng'e ak okere chii nepire picha ak ko en tainywan ko miten kondoitet nebo emet neimuch kong'ololchi icheket akobo tukuk cheechen anan tesetab taai nebo boishet nemoe koyai icheket.

Ngomnatet ne kimakyinge en boisioni bo kanyaiset ii, konyalu konai chiagetugul ne nyaise, konai keriche chebo miando agetugul ak konai kora oleyabu kerichechuton tugul. Konai kora kole nyalu kegonin kerichek che tian, kigoi chi agetugul ne miani, ak konai kora kole amune sigai konamin mianotok anan ne neyoe mianotok torko, konam chi, chito. Ak kora konyalu kotinye karik che kigonoren kerichechuton kobur en ole, olemie olemaimuch kongem, kotwo kerichechuton anan koyachegitun. Ak kora konyalu konai kole kerichechuton konyaen kasarta netian anan imuche ubaisien kasarta ainon bo kobek mianoto ne kangeme bortab chi.

Boishoni en kokwet kobo komonut missing amun toreti sirkalit koyum isurushek en chitukul asikimuch ketesentai boishet ab tai anan kechopen tukun chemokin geen emet atkai tukul.